E pichani, wan gi jok moko ma oya e group mar msalaba makwar e Kenya. Aito iyudo ka, achiel kuomgi, nigi turufuong',aito mamoko bende oting'o otese ma ondiki mayango jok ma gin. Aito gima timore, en ni gitemo, gin e dho ot moro machalo ofis ma giyawo mondo mi gibed machiegni gi oganda man e aluora ma kanyo. Mondo ka poni chandruok moro amora owuok, to ginyalo chopo mapiyo ma gikonygi nikech gin gitemo ng'iyo ni dhano odak maber. Ka poni chandruok moro omakogi, kata po nono ni gimoro kaka koth ochwee mang'eny ma ohula omonjo ji, to githoro chiwo ripot e ofisgi, ma gigol gik moko ma ginyalo konyo godo anywolagi. Ginyalo chiwo ongede, ginyalo chiwo chiemo, seche moko bende gichiwo nede ne anywola ma oyudo chandruokno, mondo ogeng'regodo suna kik kagi giyud two mar malaria.

Kaeni en kamoyaw kendo ohala mopogore opogore itime. gimabiro e pacha kaneno gimakama, gin kaka ji tudore e yore mopogore opogore. Iyudoni jawuoth tudore gi ja mtoka, gole kamoro katere kamachielo, aeto ochule omenda, Aeto inyalo yudo kendo ni jokmoko olor e mtoka, otudore gi jalo manyalo ting'one mzigo katiyo gi mkokoteni kata katiyo gi wigi kata gokgi, to gigolo msigono koa kama ng'ano nitiere materne kamachilo aeto iyudo ka ochule omenda. Aeto gimachako biro e pacha en yore mag wilo pesa. Iyudo ni ng'ato nigi omenda moro e simu, todwani obede lwete oti godo. Aaeto ng'at moro bende nyalo bedo ni nigi omenda moro e lwete to odwa ni oket ne go e simu. Mago te gin yore mag ohala, aeto mwandu mopogore opogore bende iuso. Iyudo ni kama geche thoro chung'eni, iuse chiemo, gik machalo chiemo ma ng'ato nyalo chamo. Iuse gik moko ma ng'ato nyalo rwako bende.

Kaeni, wan gi nyathi moro ma opiel e otanda. To nyathini, nitiere, nitiere gik moko machalo tube moko ma oketne e ume, aito nitiere moro ma itiyo godo e pimo kaka adundo gwecho, bende oketne e lwete. Koro gima biro e paro, ka aneno gima kama, gin kit kaka twoche ma opogoreopogore mako dhano ,aito bende, kaka jolony mag thieth kata dakteche temo ni mondo ores ngimagi sama gituono. Iyudo ni osuptendewa, kata ute mag thiethwa, nigi gik ma opogoreopogore ma itiyogodo e thiedho jotuo. Nitiere moko ma itiyogodo e pimo liet man e del, nitiere moko, mpira moko ma bende samoro ka ng'ato ok nyal chiemo, tinyalo chwonego pii ka donjo e dende, kata inyalo chwone godo chiemo mondo odonj e dende . Nikech kaponi del onge gi gik makamago, to yot mondo miyo ng'ato okos teko, ma adundone we guecho, ma otho.

Gima biro e pacha, ka aneno gini, en bedo kanyakla mar oganda. Iyudo ni, sama gimoro timore, to oganda thoro biro kanyakla, mondo ka poni en gima okelo kuyo to gikuu kanyakla, to ka poni en gima miyo ng'ato mor, to bende gibiro kanyakla mondo gimor kamoro achiel gi jowetegi. Aito gima chak biro e pacha, en ni sama oganda obiro kanyakala, to githoro temo ni mondo gigo picha. To pichani, kosego, to biro kata ka poni gisepogore ma ng'ato ka ng'ato odhi yore, to pichani biro konyogi e paro gimoro mane otimore odiochieng'no. Aito bende , bang' ndalo kata higni moko mang'eny, ka jogi bende nyithindegi samoro osebedo madongo, to ginya golo pichnigi ma gigonegigo mbaka kaka ne gidak chon, gik mane gitimo, kaka ne girwakore, gik mane miyogi mor ndalogo, gik mane gigombo, gi gik moko ma samoro ne miyogi kuyo ka gin kanyakla kaka gin sanini.

Gima timore kae, en ni wan gi jochiw thieth ma obedo kendo girito jogo ma de gomb ni mondo odhi kargi kanyo mondo oyud thieth. Nyadendi moro obedo ka kendo laktar temo ni mondo mi omiye thieth moro. Iyudo ka otwe bade gi gimoro kata gi nanga moro moride mondo mi oyud ler kama inyal chuoe sindan mondo omiye yath. Aito iyudo ka gik ma kamagi timore, mondo mi okony ngima jogo matuo. Seche moko bende, inyalo chwo ler moro mondo mi ogol remo ,mondo opim ng'ato ni nigi tuo mane kaito bang'eno, to laktar nyalo yudo yath moro kata yoo mar thieth moro maber kod jatuono, mondo okonye kik owit ngimane kata mondo tuono kik nyuolre ma nyagi, mabed gimoro ma nyalo bedo matek thiedho, ma gikone, kel lal mar ngima ng'atno.

gimabiro e pacha naeno tijni en yore ma ji tiyo godo e loso gikmoko ma ichamo . Iyudo ka nitiere jok ma kawo olembe ma opogore opogore to giketo e masinde moko ma iluongo ni blender. Masindegi itiyo godo e rego olemoka, aeto koseregogi to potgi gi gikmoko mokdwar iyudo ka wuok gi kamachielo aeto odong' ka en juice moro ma olosi, aeto koro nitiere gikmoko minyalo mede mondo omed mit mar juice no. Aaeto iyudo ka nitiere bende kwonde moko ma seche moko kaponi ng'ato nigi nyasi moro kaka nyasi ma ibago mar nyuol ng'ato kata mana nyasi mar riwo keny kaka arus, iyudo ka nitiere gik moko ma itiyo godo e loso chiemo kaka cake, gin gikmoko maedo ber e nyasi. Aetoi gik machako biro e pacha gin gikmoko ma iyitogo mondo omed ber mar ot kata alwora kaka baloon.

Gima timore kae, en ni jolony mag thieth olimo sikul moro manigi nyithindo. Koro iyudo ni sama gitimo limbe e sikunde kamae, to githoro chiwo puonj e weche ma opogore opogore. Inyalo yudo ni ginyalo kawo nyithindo manyiri, ma hikgi osechopo higa mar jalno ma nyalo chako dhi e ria, to giketo gi tenge, guwuoyo kodgi, e yore ma kaka ginyalo ritore godo kaka nyithindo manyiri. Mondo kik giyud iye mohiu. Aeto bende ginyalo puonjo gi kaka ginyalo rito weche mag ler e seche mag, e kinde ma gin e ria. Aeto bende iyudo ka seche ma gitimo limbe e skul kama, bende githoro chiwo puonj e yo ma ng'ato onego ochiem godo. Nikech nitiere chiemo nie groupe mopogore opogore. Koro gitemo jiwo mondo nyithindo oter report dala ni puonj ma kama notim, kendo chiemo ma ka, gi ma kama, onego ocham.

Maeni wan gi gari ma ithoro ti godo gi osiptende mar reso ngima jogo man kamarach. Kaka okonyo e ngima mapile pile en ni jatuwo moro nyalo bedo e od thieth aeto joman kanyo kata lakteche mane od thiethno biro temo mondo omi othiedhe, to kaponi ngimane oonge lokruok moro maber manyalo konye, tiyudo ka githoro nyiso jok marito jotuwogo ni mondo otergi e osiptende machielo, aeto iyudo ka kaponi onge yo machielo ma jatuwo nyalo wuok godo e od thiethno kadhi kamachielo, to ginyalo tiyo gi gechegigi, aeto bende iyudo ka sama masira moro otimore kata mar ndara, tiyudo ka ithoro luong mtokani nikech en mtoka mabiro piyo aeto e iye kanyo bende inyalo konyie sama pok ochopo e osiptal, nitiere lakteche molony manyalo chako timoni achiel ariyo adek moko ka pok ochopo e osiptal mondo kik iwit ngimani apoya nono.

Gimatimore kae en ni wan gi jatuwo kendo wan gi laktar,e iye kae jatuwoni ni e room moro ma itimone chieth, gigo migo dend dhano picha. Iyudo ka samoro ng'ato nigi rem moro e dende, to okia gima kelo remno. To samoro en tuwo moro ma ok nyal kaw remo mapim mayudi, koro iyudo ni nitiere masinde ma itiyo godo mondo omi onyis kaka dend ng'ano chalo gi iye, aeto kosene, tibiro yud ni en chandruok mane ma omiyo kama kamano remo. kosene, tibiro ne ni en tuwo mane makelo ga gik machalo kamano, to ere kaka inyalo geng'e, to kama kamaeni ka jatuwo osedonjo, to nitiere lewni ma inyalo mi nirwaki kaka koro jatuwoni monindoni, aeto nitiere bende gik ma irwako e um ma iluongo ni abwog rombe, mondo kik ng'ato ywa muya moro marach nikech muya marach bende nyal medo tuwo.

Gimatimore kae, en ni nitiere ng'at moro ma ohinyo tiende, hinyruok neni ochalo gima otur, to koro kaka kaluwore gi kaka otweye, ok odhi e osiptal nikech debed ni odhiye od thieth, to de otine gi gikmoko ma opogore. Koro chal ni odhi ir jameko, kosedhi ku ka jarwecho kata ka jamekoni, tiyudo ni obiro rwayo kanyo gi mo moro kata gi yath moro ma gin ema ging'eyo kaeto bang'eno gibiro yiecho boksi moro to gitemo riwo godo kanyo to gitweyo. Aeto koro en gima ibiro ng'i bang' kinde ka kinde, iyudoni kong'iye kawuono, inyalo chak ng'iye kendo kiny, kamano kamano, nyaka koro chop ndalo moro ma en gima osechako moko maber to ka jarwechoni oseneno ka chogono ochiegni moko kata ochiegni makore gi wadgi maber to okbisik ka iyelo adholano kinde ka kinde, ibiro miye thuolo mondo ochangi.

Kaendi wan gi jokmoko machalo ka gima gin e klas kata gin e kamoro ma gipuonjore kendo gin gi masinde moko ma iluongo ni laptop to kendo iyudo ka ng'ato ka ng'ato odich gi tich ma otimo. Madiyo diyo, aeto bende iyudo ka nitiere moko , ng'at moro mawuotho e ng'egi kendo ng'iyo gik ma gitimo. Gimabiro e pacha kaneno gima kama en lony manyasani ma okwako pinywa, iyudo ni ji mang'eny sani puonjore tiyo gi gikmoko kaka kompyuta kod laptop nikech piny sani olony dwaro mana tiyo gi mbui. Gimachako biro e pacha kaneno tijni en jogo ma nigi lony matimo ne nyithindogi tiegruok. Iyudo ni en yo mamiyogi tich kendo miyogi yuto. aeto bende nitie, gimachako biro e pacha en konyruok, iyudo kaponi ng'ato nigi chandruok kamoro, tiyudo ka nyawadgi nyalo konye mondo ong'e.

Gimatimore kae en ni jochiw thieth ma timone jatuwo moro ma olimogi thieth moro. Iyudo ka kama entiere ni nitiere gi kar ndiko ma thothne ithoro yud e skunde ka jopuonj tiyo godo e puonjo nyithindo, aeto kamachielo iyudo ka nitiere otese moko ma obaw ma samoro chiwo ler ne jotuwo ma olimo kanyo, kit kaka tuoche moko chakore, kaka inyalo thirgi gi kaka samoro inyalo ti kod chiemo ma opogore opogore mondo othir tuoche kata mondo omi ober ngima. Aeto gimachako timore kae, en ni e odni kata e od thieth ma waneno kani, nitiere mesa ma oketi ne jachiw thieth mondo omi okete gigene kaka buge moro gi kalam monyalo ndiko godo nonro mar jatuwo, aeto nitiere bende gige moko ma oting'e yedhe gi sindan. Jachiw thiethni bende oumo ume mondo kik ogam muya moro

Gimatimore kae en ni nitiere jatuwo moro ma odhi e od thieth kendo osekalo kwonde ma opogore opogore. Iyudo ni okwongo okalo ir laktar kopimone kaka owinjo e dende, koa kanyo, laktar biro ore e ot moro ma ipime tuoche ,inyalo kaw rembe, samoro inyalo kaw okego kapo ni en tuwo mar ahonda, samoro bende inyalo kawoi lachne, samoro bende inyalo kaw okone maduong'. Aeto ipimo, kosepim ibiro ng'e tuwo ma en godo, ka tuwo osefwenyore to laktar biro ori kama ichiwe yath ma iluongo ni pharmacy. Kar yath kaendi, ibiro som barua moa kuom laktar aeto e iye kaka koro sani, jatuwo osechopo kamichiwe yath kendo jachiw yathni osomo barua moa kuom daktari manyiso kit yedhe ma onego miye mondo omi othir tuwo ma en godo kata ochang tuwo ma en godo, kosesomo, tobro manyo yedhego kendo omiyo jatuwo mondo

Mae en picha ma ogo kitiyo gi gige lony manyasani machalo kaka masinde ma itiyo godo e ute mag thieth. Ng'at ma ogo pichani kata jatuwoni en ng'at ma samoro ne nigi rem e kore, koro ogoye picha mondo omi ong'e gima omiyo nitiere rem e obone kwondego. Koro gima kelo mor en ni tinde nitiere lony manyasani ma inyalo ti godo mondo omeny del kaka en. Aeto mor machielo en ni sama ogo pichani to kama chadruok nitiere nenore kendo fwenyore gimomiyo chandruok bedo kanyo, samoro nitiere gimoro ma odonjo kanyo ma ok owinjore kata samoro nitiere chogo moro ma obedo marach, ok obedo kamo winjo obedie, aeto bende gimachako kelo mor en ni ka gima kama osefwenyore e del, to lakteche biro tiyo gi lony magin godo mondo omi gilos chandruok manitiereni, jatuwoni obed gi ngima maber.

Gimatimore kae en ni wan gi jomoko ma chalo ka gima nikar somo nikech ng'ato ka ng'ato ngi kare mar kompyuta to kapo ni ok en kar somo, to onyalo bedo kamoro ma ji dhiye mondo otime gigegi mag mbui, to samoro nikech gionge gi gigo e utegi,i nyalo yudo ni ng'ato dwaro oro ne nyawadgi e-mail to oonge gi gige manyasani ma onyalo oro ne godo wadgi e-mail. Aeto nitiere jok moko madhi kwonde ma kamagi mondo omi oamny nonro moro e wi gimoro ma samoro gidwa ni ging'e, aeto bende gimatimore kae en ni jok moko bende dhi kwonde ma kama mondo opuonjre tiyo gi gik makamagi e,iyudo ka iye kae nitiere nyaka jolony manigi lony e wi tiyo gi gigi ma kapo ni chandruok moro obedo, to ging'eyo kama chandruogno nyalo bedo ni oaye, aeto gitemo ni ondo gikony jalo mane tiyo gi kompyutano mondo odhi mbele gi gima ne otimo kane odonjo.

Gimatimore kae en ni jotuwo mohewore ka odhi e osiptal kata ka odhi e ute mag thieth to lakteche opimogi ma oyudo ka gin jokma ngimagi ng'awo, kendo dwaro thieth ma ing'iyogi machiegni gi laktar to laktar biro wacho ni mondo oketgi e iye kanyo ginindi. Koro kagisebedo e od thieth kaeni, to laktar biro yudo thuolo makare mar ng'iyo ka ngima jatuwoni kaka chalo gi kaka odhi mbele. Obiro bedo ka opimo jatuwoni, opimo liet mane dende, opimo agwecho mar adundo, aeto beng'eno, obiro ng'iyo ni yedhe ma osebedo ka omiyo jatuwocha, kata sindan ma osebed ka ichuoyecha be kelo lokruok moro maber. To kapo ni onge lokruok moro maber, to iyudoni laktar biro chako manyo yath machielo m aonyalo tiyogo kopogore gi ma osebedo ka omiyo jatuwo. Koro gimatimore kae en ni ja laktar ka obiro to ng'iyo jotuochegi te nikech lakteche nitiere modhiambo, gokinyi gotieno.